Miten kerchek ab cholera akotos inyoru kerchek choton kekuren zink supplements ako zink supplements Chu kingen Kole igochin bik chebendi moatinwek sikobit kotil Moet nebendi koraa ko kerchek cheimuche kegoi Chito ne tinye cholera ko antibiotics chuton ko kerchek cheu dosi cyclone ak alak en chuton kemuche kegoi Chito agelenchi matibaishen chegi akobaishen chaik Che turungik koraa kerchek chebo cholera ko kalenjin Chito kongol , sikaruk chumbik akbbek chetililen akitya koyee bekbchoton akoraa kimuche keteshi bekb choton si sikobit kokimit bortanyin akobit koraa bek chuton kiteshin Chito kebare nemolsis akochuton ko repleseninmoet began Koba en Chito.

Ngesip kesich lakok itemii sukul kokararan amun ih en kasarta nekimii nguni ko biik chechang komakosiche look amun ih nan kosipto biik kenyisiek lenen chito mokonye osich lakwet omii sukul ih ko koron bore tokocheng lakwet ih komokomii so ngunon kongesip kesich lakwet itemii sukul sitya koeet lakwet ih ako kora koron itore sukul ih kokakoet lakwet komomii neteborchinigee en kurgat

Ole kipanganda sirkali oratunwek akopa namtaet ap STIs ko kiinam sirkali chopetap condoms i, ole kikinem kampunit nechope condoms i, si kopiit kiit kopa sipitalishek tugul. Kikinde sipitalishek che chang' i, akot sukulishek i, ko ni kochute kenyoru condoms ichotok. Ko ngepaishe condoms ichotoon i kotareti koter ng'alek ap STIs. Kora i, ko mi kerichek che kepaishe si kopitkoter STIs ichoton . Ko si kekonin kerichechotoni i, ko kope chito ak chita ng'ung' i notok ne o chamdosi tuwan i, sipitali akipimanak. Tetia ang' ye kakepimanak i, imuchi kesirwak kerichek tuwan i, che po paishe eng' kasarta nepo nekit wikit agenge. Kora sikoposak ng'alek ap STIs ko tam kele nani yache keistaen ge eng' kasrta age ako mayache oruye ak chito netindai mionoton.

Kenya Medical Research Institute en Kenya ko kikinome en kenyit ab nineteen seventy nine ako Kenya Medical Research Institute initon ih koboisie en chikilisiet ab mionwogik en sobetab chito aketugul ih ak kora ih chikili mionwogik chechang kou malaria, Ebola, Human Immunodeficiency Disease ak tuberculosis ako kora toreti biik Kenya Medical Research Institute ni yon mii miondo nekait kityo Kenya akekaa kele imuche konamda biik, ko biik chetaa komwaa kemwochi ana komwech ih ko biik chemii Kenya Medical Research Institute inoton Kenya Medical Research Institute kotindoo partners chechang kou World Health Organization ak Welcome Trust

Kit nekiyoe sikobit kerib kokwet simanam mionibo Ebola koyoche ih kisib ng'alek ab tililindo yoche kiun eut en sait aketugul ih akoyoche kiun eut ih ak sobunit ako ih yoche keloityigee, yoche kikoigee distance nemayaa. Kora yoche kilach maskit ih amoyoche kibur en elekayumak biik chechang amoyoche kikatge en eunek yoche kebirchigee surut kityok.